enetipat ena baye tenkop ang oleng amu ore irpayek naa kidimi aidong'o nitaini enkurma ore ena kurma neyierieki orgali nitumiae sii ore at the same time indim sii ateyiara irpayek intushul omposhok niyierr enaa orkeseri niaku indim aitumia in both ways.

netipat isirkon oleng temurua ang amu indim aisaidia pinap mizigo lelo limindim iyie atanapa nepuo sii aoku enkare indim sii airoto isirkon nilo ayau intokitin indim ashomo sokoni ninapu, ninapu kuna tokitin nairoshi indim aisaidia oleng since meetae access sapuk duo ongarrin mekumok ingarrin neku kisaidia yiok oleng isirkon.

Kesidae eramatare oleng',tenkop ang'. Nisulaki taata eetae enchan, neeku keetae inkujit, neetae enkare. Neeku ore ntare, etasapukita, na enireu tanakata enker osokoni, ekidim ayaki ropiyaiani, niyieu. Neeku enetipat oleng'. Kisidai oleng' nisulaki taata eshaita.

Tanadool ena naa ore ntoki nadol te ndamunot naa endaa. Amu ore nguaashen naa endaa. Neishilaaki, nidool ajo etaa ready ituum aitumiai nkaata pooki.

Ore te nanu, naa kajo ore ntifiini naa netipat oleng neisulaki taa, amu ore tifii indim atodolie entoki pookin angia aendelea indim sii atodolie nisuma entoki niyieu nisum, aiko enaa eretunoret ,nindim sii ai advertise te tifii ,nindim sii atoduaa kulie advertisements nidolie pee intobirr esiai ino aashu pee improve esia ino amuu keitengenisho. Keitengenisho eninko peyiee intobiraa esiai ino . Ekincho sii ntokitin naagira apuonu onaagira aasa teina rishata.

ore ena naa orkine, naa ore tenadol orkine , ore entoki nalotu indamunot naa kerewi ele kine osokoni pee epuoi amir, eetai enkolat natae ashu eyieuni iropiyiani arashu aa kegirae aitobir ele kine pee eyieng' naa teneyieng' nenyai inkiri neoki imotori, neshipa iltung'anak pookin.